En kerenyun ane ko amwae kole pa komanut mising' anan pa iman logoiwek ab sokat, asiamwa kouni ko en kerenyun ane ko kiager tuguk chechang' mising' en emet anan pororiet no nepo Kenya chepo sokat kiy nepatai ne amwae asiatelel kole pa iman ng'alek logoiwek ab sokat ko kiager boisiet nepo sokat eng' sugulit nemii kokwenyo olin nepo primary kiager boisiet ab sokat kopaishe komnyee mising' ole kiawe agere oleikildoe gei lakwenyun en sugulit ko kiager en mashinit anan komputet en sugulit notok neki makiger kartasishek kouyon kiager en komputet akager ole kildoy gei lagok chepo sugulit notok akager ole kildoy gei lakwenyun kitoret mising' amun kimarahisi asiyager en kiapoistoy kartasishek kouyo kiapoistoy mashinit.

Benkishek, ko kikichop sike-sikendoi rabinik, anan kekonor rabinik. Eng yutok, koboisie kabatik biik che kikisir eng serikali, kokonore rabinik kwak, si yotok kabek arawet, komuch konem icheket. Kora benkishek chutochu kou cheu TALA anan ko Timiza, ko koitoi icheket rabinik chebo besendo sikobit si mutai kenyoru rabinik cheguget, nyilipande. Eng yutok, ko kikotoret biik chechang nea. Yamyani chito, akotomo konyor, tomo kolipan serikali rabinik, komuchi icheket koba kwo chichotok, anan kocheng eng soet kityo olebo TALA, akomuch inendet konyorchikei rabinik, kosom rabinik, koboisie tatya mutai kanyor rabinik, kolipan. TALA inii, ko kikotoret biik chechang. Kora, benkishek chutochu cheu chebo TALA ko kikotoret kijanaek chok betushek chuu. Amu kikosir kasi eng benkishek chotocho, komii biik che ae kasi che terterchin. Eng yutok, ko kikotoret biik chechang konyor kasishek

Serikalit ak kampunishek chepo chii. Eng yutok, ko serikalit, ko inee, ko notok ne kwerie boisonik chik. Eng kampunishek chepo chiii, ko chito ne kinem rabinik chik sikobit kobo kokweri boisiet notok magat. Kou nguno, kou kasit ap sukul. Inyoru mii sukulishek chepo biik, chepo chii, ako miii chepo serikali. Eng yutok, inyoru sukulishek chotok po chii, kochang kipsomaninik amunee? Eng sukulishek chotok, ko mwalimuinik koneti komyee, amu kilipani komyee. Akouu chopo serikali, lagok ko ng'ering amu kanetutik che kikochin, komayamegee ak rabinik che lipani. Kora, ngiwe kou teget ap sukulishek, nginyoru chotok po chito, ko tekat komyee, amuu kiboisie chito rabinik chik konde koek mung'aret nyi. Ak chobo serikali, ko mategatin komyee amu mii biik che ame rabinik. Nguno, ko kararan kampunishek anan ko sukulishek chepo chii kosir chotok po serikali.

Yatomo isom rabinik eng benkit age tugul, kobo maana isoman sirutik che kikisir. Anan ko chotok tuguk che tuguk che magat kisubi che sirotin amaisom rabinik. Amu, tos isom rabinik, tatya mutai nyikeipenin tuguk ama ngomaimuch ilipan rabinik chotok. Eng yutok, komugakse kobet chito tuguk chik anan ko boisonik chik amu rabinik che kisom eng benki. Benkishek chebo betusiek chu, komwae kole ngi yotok kesom rabinik, akekokin ngele arawek somok amailipan, kobwane icheket nyikoro kiy age tugul ne tos ip eng koingunget akwalda sikobit konyor rabinik kwak. Eng yutok, ko kikobet biik chechang tuguk-tuguk kwak cheu tuga, cheu korik, anan ko mbaronik. Amu, ing yotok ipkosame chito rabinik, kosainani inendet amaa-amairo sirutik che chotok kakisir kele ngomelipan rabinik chotok eng kasarta ne makat, ko aakse nee?

SHA kotindoi biik chik ko ter. Eng yutok, komii biik chotok ae kasit nebo barak, komii chebo kwen, ako mii biik chemotindoi kasi. Ko biik che ae kasi nebo barak, ko icheket kolipani rabinik chechang' kila arawa. Kouu eleput ak bogol tisap. Ko biik chebo kwen, kolipani icheket eleput. Ko biik chotok matindoi kasi, kolipani icheket bogol somok kila arawa. Eng yutok, ko makat kotindoi chito kokikotil inendet kipandet ap SHA, akobit inendet konde rabinik chotok kila arawa, sikomuch koboisie eng kasarta ne magat. Ko biiik chun ae kasi cheu chebo serikali, ketile icheket rabinik kwak eng rabinik chotok nyoru kila arawa, ketile koba SHA